Gima biro e pacha en ni ma kambi mar chak ma loso gik moko mopogore opogore kowuok kuom chak. Mae ema iluongo ni Kenya Cooperative Creamers Limited

Gima birepacha kaneno gini en ni isiemonwa kuma od yath nitie. Pile pile kwadhi ng'ieo yath twadhiga e od yath miluongo gi dho ngere ni Pharmacy. Mane kuma gini.

Adhi konogi ber mar bedo gi laini mar Airtel. Kaluwore gi kaka laini mok moko ahinya mar Safaricom osebedo mang'eny e piny Kenya. Airtel osebiro gi gikmoko mabechobecho moloyo mag Safaricom, koro nyaka nyisgi gimomiyo Airtel ber moloyo Safaricom.

Jopuonjre nyalo tiyo gi mbui e yore machalo kama. Achiel, ginyalo tiyogo e nono gigo mokgiwinj maber. Kagit ero wechego e mbui to giyudo tiend wechego. Machielo, be ginyalo donjogodo e classes moko ma itiyo itimo e mbui ma bende ok chiw wang' gi wang'.

Achiel, lweti bedo maler. Ka lweti olil to onegobedni ilogo gi pi maringo kamano gi sabun, mano mi ibedo maler. Marariyo, inyalo geng'o tuo moko machalo mag kaera, mabiro nikech lwedo molil kata kichiemo gi lwedo molil. Inyalo yudo tuoche moko mokber ne ngima dhano. Ko kilogo tikonyo dendi kendikonyo jogo mabe nie alworani mondo kik gigam chilo moko main go e lweti bende.

Katimo pim mar ngimana, tachiel ang'eyo gigo manyalo bede denda mok ber ne denda. Makaluwore ni nitie gik moko mantie, ma mwachamo kata mwatiyogo manyalo kelo tuoche moko mopondo e dendwa. To kok wapimo tok wanyal ng'eyo. Marariyo, miyo bende anyalo geng'o gigo eko manyalo bet ni dwa donje denda machalo tuoche. Kendo bende anyalo chako tiyo gi gigo mabeyo ne ngimana kafwenyo ni nitie kaka anyalo bedo mang'ao ne tuoche. Machielo, pimo nyalo miyo ang'eyo chal mara, kaluwore ni tuoche ng'eny mopogore opogore machalo kaka ayaki, kata mana tuo mag chuny. Ma bende biro gi gigo mwatiyogo, koro ang'iyo chal mara kaluwore gi tuoche go.

Kadhi ir jauso to nyaka anyise kaka kadi na nolal. Adhi nyise ni simba nokwal, kendo ang'e ni odhi penja pin mara mar laini tadhimiye. Kasto odhi miya kadi manyien.

Bengi mar mbui ose ose landore ahinya e piny mangima kendo Kenya ka ong'enyie nikech ka in gi simu kata in gi kompiuta to inyalo bedo gi bengi mari kuma intie. Inyalo golo pesa, kata inyalo oro pesa kumoro amora ma intie. Oseruake maber gijo Kenya nikech en yo mayot mar golo pesa kata oro pesa.

Chenro mar Fuliza konyo nikech ka in gi pesa matin tidwaro pesa mangeny to inyalo konyori. Kuom ranyisi kain gi mia achiel e Mpesa to adwaro mondo aor ne joodwa siling mia adek to anyalo tiyo gi Fuliza ka limit na chopo kanyo

Gini asebedo ka angiew Gikomba e bei mogore piny ahinya to in ayudo ka iuse bei mamalo ahinya, duokna bei piny mondo akaw kata ariyo nikech gijakonya to bei miketo ni ni malo